Ore ena naa eripare, egira iltung'anak aarip intokiti eutamaduni, netum esiai enye oo inkaik netum iropiyiani. Ore ninko peee ifunza oltungani naud enkarewa, nifunza vinye naud osindano pee meud keon, nifunza venye narip ina toki, iyiolo pee eyiolou neiteru sii ninye aripaki keon, neiteru aibung' intokiti enyenak too nkaik, neyiolou venye netum intokiti iropiyiani enyenak anaake.

Ore osinyai teniyieu niyiolou ajo etaa tayari pee eunishoreki, naa ing'as adol ajo keyiaa ninye olkala lenye, keifertile ketii muundo naaidim atuunishoreki, nidol nisipu orkala lenye niyiolou intokiti pooki naifaa pee unishoreki tosinyai. Nidol tenaa keiclear osinyai teneme oloshi loya enkare naa inakata ake idol ilosinyai ajo etaa tayari pee einishoreki.

Iyiolo ena shani naa enchani naji cofee plant naa keun ninye ilairemok, aun pee eitobir ashu pee eikesu imatunda neya sokoni nepuo aamir nepuoi airecycle neitobirieki coffee, naa ninye etum iltung'anak tenemir netum iropiyiani. Naa keisaidia ilairemok oleng' lenkulukuoni peyie etum ninche impisai naibung'ie ilmareita neibung'ie community, neisaidia ninche teina siai.

Ore inkwashen naa keidimi aatuun tenkoitoi napaashari, naa ninye enyor ilairemok, midim atuuno inkwashen anaa irpaek ashu enaa impoosho keeta ninye enkoitoi tofauti napaashari onkulie, naaiyiolo injaoitoi pooki naa ninye enyor ilairemok, amu ninye naisho inkwashen metaa keeta nafuu. metaa keitayu ilmatunda sidain, naa keisaidia ilairemok aatum intokiti, inkwashen too inkoitoi tofauti tofauti. Amu keidim olairemoni anoto inkwashen ee nalang' nadua naatuuno te value , te quantity o te quality sii neaku ina peenyor ilairemok atuun inkwashen too inkoitoi naa tofauti tofauti.

Ore eunore tolosho naa especially to losho le maa, naa keeta faida alang ina daa nagirai aitumia tiang. Amu ore eunore naa idim atuuno ilpaek, impoosho, niun inkwashen, niun ilmaisurin niya sokoni alo amir ore iropiani duo nintumia aunishore, nepuonu aaku kutik alang kuna nishomo amiru. neaku ore eunore amu ilo naa amiru nimiru faida, naa indim ashomo ashuko ki nena kwashen ashu leleo paek enkop too ropiyiani ninoto nikilekekino ake faida bado. Neaku kaiadvace nanu enaikash eunore, keata eunore faida alang' ina daa naitumiai ti ang. Amu ore endaa naitumiae tiang' naa kepuoyieki nepuoi ainyangu te sokoni, eidimaki aimie indansries tofauti, neyauni. neaku ore endaa naturuni tolchamba oe naitayuni to sokoni nepuonuni aitumia tiang' naa keeta tofauti. Keeta enkiremore faida alang' ena daa osokoni ake.

Ore bteniyieu nivuna ilpaek tolchamba especially olchamba sapuk, ningoru ang'as ilaasak loo inkaik , iltunganak nilipuonu aisaidia aitayu ilpaek, nimpanga ninche according o lainini loolpaek , amu keuni oshi ilpaek anaa ilainini, nipik kilamtu olaini lenye ashu ipik iltung'anak aare okuni imiet ilainini lenye, nincho kila mtu kifaa napik ilolo paek. Ore peyie edip aivuna ilpaek, niyau ninche according venye duake nimpanka. Nayau ilpaek nepiki store toolkuniani nei parki nimake sure ajo eipaakaki visuri, meaku etaasa esiai epesho, niyiolo peyie eidipa atalak ilpaek nilak iltunganak olmushahara lenye iyiolo pee idip neija keifaa iltngana oogira aitumia inkaik.

Ore erematare enkulupuoni naa keisidai oleng' amu ore peyie iramat enkulupuoni olchamba lino, naa ekisaidia peyie meaku keetae soil erosion, ore ina naa teneya enchan enaa enkare naloito enkulupuoni neibaki ilpurai, neaku ilpurai eata, neaku anaa enesha, neorori osinyai pooki. Neauku ore eramatare enkulukuoni tolchamba lino naa keisaidia oleng naa indim ataa sa neija niun ilkeek, nintengeneza gabions too ilmutaron pee meitoki osinyai alo sapuk. Neaku ore eramatare oo nkulukuoni tolchamba lino naa ekisaidia amu keaku olchamba fertile nidim atuuno intokiting' indim atuuno ilpaek, inkwashen iyiolo peyie iun neku araka nidim aivuna intokiting' inonok.

Yiolo embukokinoto enkare tolchamba tenkop natoyio naa indim ataasa ,indim naji atuudu enkare ino yiolo piudu enkare ino ,ningoru irpaipi ,yiolo pingoru irpaipi niud inkuti gumot ,yiolo piud inkuti gumot according torpaek lituuno ashe teneme irpaek ashu enkiremore ake ntae pookin niasita .yiolo pinko nejia niaku naa iyiolo inaa are nituuduo niaku keim ake ilo pipe nisho irpaek enkare ashu isho ashu isho ee entoki pookin naba anaa enituuno. yiolo pinko nejia nindim si aingoru entoki naji sprinkler yiolo sii sprinkler naa entoki nai spray enkare around tolchamba niaku ekisaidia ina pitumoki aishoo aa maua a ntokitikin inonok pookin enkare inonok tolchamb tenkop natoyio.

ore enkibooroto oongwesin tolchamba naa indim ataasa amu kelelek ,indim naji for example ni fence olchamba lino tnaa ngwesin naijo naji iyekenyik nipik electric fence tenimiyieu ashu tenimidim ataasa nejia ashu tenimiata naji enkishooroto naba nejia nindim ataasie naa indim atipika entoki naji scarecrow ore scarecrow naa entoki naiture intokitin teneponu ajo matinyikaki olchamba ee niture intokin metaa min`dim ntokin aponu aesaraounda olchamba ashu anya endaa ainyal endaa naa iyiolo naa kisaidia amu indim naji for example elephant naa indim atipika ntokitin naar ororei amu kiba elephant ororei tiaku tenelotu embata olchamba nisik nimitoki naa aata uwezo nikindim ainyalakinyie endaa.

Ah ore peenyor iltung'anak lontaoni eunore naitooki endaa alang' enchan, naa yiolo enchan sometimes tonkulie areas ,ashu tonkulie kwapi, neme expected ,kelelek ianyu enchan olapa le ong'uan, neeny esha, nelo asha olapa le eile, nittipika endaa olchamba. Yiolo inadaa, nerruoyo ashu nepejo amu etala naa enchan. Na yiolo si eokore endaa enkare, naa kisaidia kaidim nanu atesta atejo kasidai ina. Amu ekisaidia. Idim nai ataa iyata oreyiet permanent oruko enaake, ninyang'u generator ,ninyang'u irpaipi, nintolok, nisaidia ayau enkare, aya naa aya olchamba. Neeku yiolo eh badala nianyu enchan, tenidol ajo me expected enchan, tenigira ato aitobiraki aanyu enchan, niannyu elaapa, afadhali nintumia inaare aitook naa irpaek linonok pemee.

Ore olchamba sapuk naa ololpaek, naa tenaa iltung'anak ingira aotumia aitayu ashu aivuna naa indim lasima naa pee ingoru laasak loo inkaik iltunag'anak naa loo osisho nimpanga ninche , venye niyieu iyie neivunae ilpaek, minteru sii duake randomly indim aiteru tenchoto nabo anaa interu tenkae ashu interu te katikati naidip te musho. Nimpanga iltung'anak loonkaik vile naifaa pee eivuna ilpaek. Nincho intokiti naa ivunayie, intokiti naitayunye, amaa teneitayu nepik aji impanga ako neija nishetaki store napik ilpaek peyie meitoki ilpaek ai sardaka. Neaku neija iefaa peyie inkunaki naa iltung'anak venye navuna ilpaek tolcahmba.

ore eninko ninior olchamba lino too nkaitubulu naapaasha, indim naaji atudungo olchamba lino into kutiti pieces, ore pee idung into kutiti pieces, as in aor iwor metaa tofauti tofauti, keeta eweji nidim atuunie impoosho, keeta weji nidim atuunie ilpaek, keeta eweji nidim atuunie sorghum neeta enindim atuunie millet. Iyiolo pii inko neija aor into kunini pieces, naa eiki saidia ina oroto neaku iyiolo ajo kainyoo itipika eneweji neaku tenaa indim airotate peaku olchamba fertile oleng' naa ekidim sii inangae aisaidia amu idim taata atuunao impoosho tede, ilpael tede niun inkwashen, niun sikuma tedewei, nitoki the following year nintoki aichange neaku olchamba fertile oleng'.

Ore inkailtubulu naa bulu tolchamba, olchamba elelai naa ninye aiongelelea nanu naa kebulu inkaitubulu naijo inkujit, naa tenebulu nkijit naa tenituuno naaji ilpaek, naa ingujit naa mostly naa bulu. Naa keshepu nkujit, amu kenyorr inkujit eweji neiremo. Tenirem saa hii olchamba igira apik ilpaek naa ore entoki edukuya napuku naa inkujit. Ore inkujit naa puku keeta ine weji unyevu unyevu keshal indipa atipika enkare. Iyiolo nkijit tiabori enkop ebulu, neaku the more itubukoko enkare the more nitubukoko enkare nepuku nene kijit nitudungo ashu nituuro, nepuku aashepu irpaek, naa ore entoki naijo ina naa ore entoki nidim ataarie nena kijit naa idim anyaaki airemo , nirem egira ilpaek aabulu iyiolo ake pee tum irpaek ilmatunda lenye, naa meekure eidimu awaita inguvu aalpaek. Neaku ore inkujit ninche oshu naa bulu mostly too ilchambai.

ore irreteni liapa leunore ee lotii ata tenakata naa keyiolo iltung'anak enkata enchan ajo kanu ifaa nesha naa kanu ifaa nifunae irpayek yiolo irkulikae rreteni liapa naa enkitobirata olchambai ee airem ilchambai eton itu ebau enkata enchan nepiki endaa enkop eton itu ebau enchan paa kelotu ake enchan ainepu endaa etii enkop metaa yiolo eninepu enchan endaa etii enkop nebulu immediately yiolo irkulikay rreteni liapa leton apake itumiay ata tenakata naa abukoki endaa enkare endaa nituuno olchamba nibukoki oltung'ani enkare ni make sure ajo mee etu eeku dry ashu etu etoyu ee endaa ino naa piitumoki aivuna irmatunda sidain lendaa ino.

Ore eninko tenigelu inkaitubulu, tolchamba ashu nkishu niata tolchamba, naa ing'asa adol ing'asa oltung'ani ayiolou ajo kadaa naapa ituuno, na kaji iko oshi inadaa tenebulu, pemilo ake ajo etubulua endaa na inkaitubulu natubulutua, ah niyiolou ajo kadaa naapa itunoo tenaa irpaek, nintofautisha irpaek onkujit ashu onterere, patenilo aipalilia irpaek, nintayu naa inkaitubulu, nintayu intokiting' naijo irpaek, nintayu ninche tolchamba. Yiolo tenaa enkae toki apa tofauti apa ituuno, niyiolou naa pitumoki naa ategela inkishu ashu inkaitubulu, tolchamba lino wendaa ino.

Ore ireteni nipik ingira agelu inkaitubulu niun tekila erishata, keifaa pee ingas ayiolou enkop nitii, aa taa climate, erishata enchan aa eenkulukweni nigira aunie inkaituulu nigira agelu pii yiolou tena keidim inkaitubulu aatubulu teina kop ashu keidim aisurviver teina kop, ninche ireteni nifaa nigelu naa ing'ira agelu inkaitubulu niun kila erishata. Amu midim ashomo aun ilpaek teweji nemeidim aisurvaivie, meifaa nilo aun impoosho teweji nemeidim aatubulu. Neaku naa keifaa pee ing'ur climate , erishata enchan, enkulukwoni einakop ninche naa eifaa peyie idol igira agelu inkaitubulu niun terishata naje.

Ah ore eninko peyie inko tenaa eh petumoyu eunore endaa teninduruk olchamba, naa ing'asa alo osokoni nigelu o entoki kifaa nifaa niun, tenaa irpaek nigelu irpaek lifaa niun, irpaek loseki abulu, pa ifatail. Nilo olchamba asioyo, eh niun endaa ino terishata naifaa. Ni make sure ajo i prepare na olchamba lino airemo airem, terishata naifaa. Eh yiolo teniunisho terishata naifaa, nikeau ilmatunda linonok terishata naifaa. Na ekisaidia inatoki piitum naayie impisai asioki, nisaidia keon, nisaidia ormarei lino, nikisaidia intokiting' naji nena terishata ah naa sidai. Neeku kifaa piseki aunisho, pisioki akesu sininche lelo matunda leunore ino.

Ore eunore ashu embara kinoto eunoreendaa tolchamba, naa iidim ataasa ireteni tofauti tofauti, idim ann ananji nibuk olchamba, iyiolo enkibuk noto olchamba naa irem, ailima idipa atipika altractor, ashu ijing' openy airem tenjembe, ninclear aclear land, aimeke shure ajo meekure etii inkaitubulu yeyote naatii. Iyiolo pee idip, nipik endaa, iyiolo pee ipik endaa nimpalilia idim aitayu inkaitubulu niar entoki naijo inkujit tenebulu, interere tenebulu niar, nimake sure ajo ketii enkare, ni make sure ajo itipika fertiliser naa eniunie ashu eton itu un iyiolo pee idip atipika, pee eku naa etubulutwa intokiting' nimpalilia naa apik enkare eunore taa ino ina nikisaidia naa ina unore aitubulu endaa sidai ashu endaa naata ilmatunda baadaye, iloto aivuna, iyiolo peivuna nipik store nidim atimira taa inakata.

ore nkitanyaanyukot enkiremore wembulunoto endaa naa indim make sure oltung'ani ajo ee wore ingira alo aunisho ashu ingira alo airemisho naa iyata finance iyata mpisai nindim airemo airemie enkop ashu nindim naaji aitubulunyie ina daa ino nituuno ee neeku make sure ajo iata impisai naa naitosha enkiremore enaa aihaya iltraktani enaa aitransfer ina daa aya stores ashu aya alo amirr alo aya te town amu keyieu siininye ingarrin naitabaya nai make sure ajo itabaitie naa destination ashu osokoni lendaa neeku kifaa oltung'ani niata mpisai niunie endaa o nintrasfayie alo amirie peeyie meeku naake ituuno endaa pesho nitu itum mpisai nilo ayaunyie.

Ore inkitanyaanyukot enkiremote we mbulunoto endaa naa indim airemisho indim airemo enkop, peyie ebulu endaa ning'oru impisai niunie ina daa, ning'oru inareta pooki nindim aa itobirie enkop, nilo ninyang'u fertilisers naitubuluyeki ina daa, ning'oru inareta pookin, naifaa oltung'ani niata peiremie enkop, enaa impisai, tools naijo jembe, ning'oru intokiti naifaa oltung'ani ninarikino niata pee irem naa inakop pee bulu endaa ino aitobiraki.

ee iyiolo nkaitubulu, ashu nkishu naisumbuarisho tolcampa. naa iyiolo maiterunye for example ibaa naijo nkishu. ore naaji intokitin naijo ekisumbuaa tolchampa naa idim, inkineji aisumbuaai, ekidim intare aisumbuaai ekera, ekidim irkuoo le kineji aisumbuaai, amu ore enkine naa kegol eeta entoki naibooyo, amu mibooyo e fence neeku kelelek elutoo nenya edaa, neeku ore ina daa nainosa naa ene value ,edaa duo nigira siiyie oltungani aispect ajo imiru moisai sidain, ore nkaitubulu naa ntokitin naijo nkujit, nikidim aisumbuaai, nterere, entoki naji blackjack ,neeku nena tokitin nikidim aisumbuaai tenkiremore tolchampa lino.

Eh yiolo faida onkaitubulu tolaremok, ledaa, naa kisaidia tontokiting' tofauti tofauti. Ore enedukuya, na ekidiim nai nkaitubulu eh yiolo enoshi kata nitara ashu nitapejo, na kiidim aifatalaiza tolchamba. Niko enkulukuoni ina kulukuoni ino metaa ke fertile. Neponiki value ,eh neeku tenilo nai niun endaa aitoki, enyeaka value aponari enkulukuoni, amu etaa fertile aitoki. Enyaakita intokiting' ai decompose ,intokiting' naijo nena ijo nkaitubulu nitaara naa, enyaakita ai decompose nebulu. Yiolo si nkaitubulu at some tenkaiwoji, naa ekisaidia eh yiolo nai tenkata naijo enalameyu pebulu inkaitubulu tolchamba, na idim si nai ailisha intokiting' inonok, mifugo naijo ntare pemee. Neeku nena faidani onkaitubulu tolairemok naa lenkulukuoni.

ore ilairemok le kisumu tenkata enchan, naa keimaa ing'olikinot tofauti ,ore ing'olikinit naaimaa naa kidim intoki ai flooda. kidim enkai atasha neoroo edaa muj duo natii olchampa. neeku ina challenge nabo. ore enkae yare, kidim naaji ataa keyau diseases oleng enchan ashu enkare, kidim ataa keetae soil erosion neoroo enchan osunyai, pookin duo lounore edaa, neeku idim ataa ituunishe naa pesho amu meeta enkae toki nintoki anya teneoroo enchan edaa, neeku meeta naa entoki nintoki oltung'ani aidim ataasishore. neeku iyiolo teine wueji eshooo ilairemok asara.

Ore mpoosho tenkata enchan naa iyiolo entoki nifaa nias naa ilo gelu impoosho naidim aisurvivor teina rishata enchan, nimprepare land ore pee imprepare land, iyiolo pee ilo aun nipik spacising sidai, spacing naa idim aisurvivor, nimake sure ajo intreator naa inena pooshok inonok, pee eidim aisurvivor naa teinarishata enchan, iyiolo pee idim aitreator, nidipa atuuno nilo naa aendelea afuatilia ina progress oo mpoosho inonok pee idol naa enegira aendelea tenkata enchan, indipa atipika spacing, indipa aitreator, indipa ategelu ground sidai fertile neaku inana tokiting' eifaa ning'or naa teniyieu niun impoosho terishata enchan.

Ore inkaitubulu naata faida tenkiremore ashu, te majani chai ashu te kahawa naa inkaitubulu naata, naa meata faida directly, ore naata faida naa nai maa processes, naijo sai processes naa kenya inkishu nepuo aitayu impolea naa iyiolo naa impolea nepuoi abukoki ilchambai, iyiolo nlelo shambai neaku fertile oleng', neisaidia aitubulu kahawa oleng' ashu majani chai, neisaidia too inkoitoi pooki naijo saai tenidung' inkijit tinidung inkulie weeds pooki natii olchamba nipal, teineweji meidicomposer peaku fertile olchamba lino asioki nitasieki ina fertility olchamba neitasieku endaa pookin niun to ichamba neaku ina faida eata inena aitubulu tolchambat.

Ore mostly coffee naa keitayuni tekaunties naijo Nyeri, Kirinyaga, ore tenepuoi aun naa keunieki soil naji volcanic soil naa lazima paa fertile sii ina soil, lazima paa iyiolo ilmatunda looitayu, lecoffee naa ilmatunda le high quality, peyie eisaidia ilairemok le coffee peyie eitobiru aisho countries ashu iltung'anak tofauti tofauti ilmatunda sidain, neaku ore coffe naa keitobiruni te Nyeri etii factories nyeri, etii Kirinyaga neaku nena factories eitobirieki coffee.

Ore ilpaek naa keidimi atuun terishata enchan ee matejo naaji ketii enchan May, March, April May, August, December neaku duo ore inena rishart pokira are naa idim oltung'ani atuuno ilpaek linonok. Ore too wejitin naijo noo Rift Valley, Castal regions, idim atuuno ilpaek kutegemea erishata enchan ajo kaa kata oshi elotu enchan asha teina murua nitii iyie. Ore enchan naa keidim aeu too muruan tofauti tofauti terishata naje, neaku iltung'anak leina area eitegemea ajo kanu specific time naun ilpaek, amu kelelek naaji iyiolo te Kiambuu ashu tecoastal region nemesha enchan anaa enasha te ift Valley, neaku ore enkata tasha te Rift Valley, neiteru iltung'anak aun ilpaek, iyiolo enkata nasha te coastal regions inakata eiterun sii lelo kulikae aun ilpaek lenye. Neaku neija irishat o nkatitin enchan eitegemea eunoto oo lpaek.

Ore ilpaek naa kesipa keikumok ilpaek tekenya eunore oolpaek, naa keuni ilpaek tekenya amu ninche eidimi aivuna mapema, naa ninche nemeya time nemeeata esiai sapuk, ashu mahitaji kumok oleng naifaa oltung'ani neas, neaku ore ilpaek te Kenya, keuni too wejitin tofauti tofauti naa keyieu sii naa keuni ilpaek terishata enchan. Neaku teniyiolo ajo kesha elde apa ninteru aiprepare venye niun ilpaek linonok ninteru aiprepare ground neaku iyiolo ilairemok le nkolokuoni neija iko teneyiolou ajo kaarishata eun ilpaek lazima pee eitegemea enchan tenemeetae enchan neidim aiwater ilpaek lenye aitumia ireyieta loo ruko neiwater ilpaek lenye. Neaku neija eifaa neuni ilpaek te , ina paa kumok te Kenya.

Ah ore eunoto orpaek, eh sana matejo duo tenkop natii nanu, enaa umasaini, naa keuni irpaek terishata enchan, eh keetae enchan nalotu March, neuni irpaek tinarishata, eh neuni irpaek terishata niyiolo ajo kelotu enchan. Yiolo eton eitu esha, ni prepare land ,aitobiraki keon enkop arashu olchamba lino, eh ninyang'u seeds e maize. Eh nintrit eh pi make sure ajo tenelotu naa enchan amu kelotu enchan, na keya enchan neyau diseases o endaa natii olchamba, eh ni make sure naa ajo intrita irpaek linonok, terishata naa naishaakino pitumoki atuuno terishata naishaakino. Neeku nena tokiting' irrerreni lias naa teunoto orpaek.

Ah ore eh mimea ashua nkaitubulu nauni terishata enchan dorrop, naa iidim atuuno intokiting' na ijo nappier grass ,sukuma, eh mpooshok, eh irpaek, nena aitubulu iidim naji atuuno terishata enchan dorrop ashu enchan nalotu terishata kiti. Yiolo nena aitubulu na nkaitubulu naidim aisavaiva olameyu. Meyieu duo nai enkare sapuk ashu enchan nasha enaake, amu kiidim ninche aisavaiva naji terishata enchan kiti. Naa yiolo enaikoni peyie ebulu naa terishata sidai sininche, naidim aikuna atuuno tewueji sidai duo tolchamba sidai, idim ai prepare nintrit ninche petumoki sininche aisavaiva te climate ashu tina rishata ina shan dorrop. Neeku nena tokiting' ifaa ning'or duo teniyieu niun intokiting' nabulu terishata dorrop ashu tenchan dorrop.

ore irpayek nikitekesutua ashu atekesua nanu toonkolong'i kumok ashu toorishat tofauti tofauti kulingana wenkiremore naa nairemishe naa toorishat tofauti tofauti tolari ee yiolo irpayek mostly naa keuni duo oshi terishata arashu terishata nidol ajo kelotu asha ee yiolo naa pii kosa enchan ashu peeny enchan esha ee nitumoki ae water irpayek linono peetumoki atubulu ee nikesu yiolo piikesu irpayek ee nipiki irkuniani nipik anaa kikumok nipik irkombei ashu intobirr orkompe lipik naa ashu ewueji nipik irpayek linono peemitoki ake atoni tewueji netii enchan amu kinyial enchan ee nintoi irpayek nipik irkuniani nimirr ilimirr, nintobirr duo ilintobirr aitobirunyie inkurman neeku nena tokitin ifaa duo nias terishata ningira akesu irpayek linono.

Ore ilairemok loo mpooshok olpaek, tenkop ana te sewsew natii nanu naa kenyorr aitushula ilpaek o mpoosho, ketii ifaidani nayau ilpaek oempoosho too rishat tofauti tofauti. Iyiolo enedukuya naa keisaidia ilpaek impoosho aapik shade, ore pee epik shade aisho oloip, pee meitoki impoosho ea. Iyiolo enkae eaire naa kemitiki impoosho inkulie aitubulu ebulu ashu neisho fertility ina ground, netumoki aisho enkare , neibok impoosho enkare pee meitoki airun tolchamba, neaku ore tenirem impoosho tenebo olpaek naa ekisaidia iyie ira olairemoni le makeon. Amu keisaidia naa abok inenatokitin neibok enkare pee meitoki akwet tolchamba, neibok entoki naijo moisture pee meitoki aievaporate te asioki tolchamba neaku ekisaidia ira olairemoni tenintushul pooki. Neitoki sii aaku double profit amu tenimir empoosho nimir ilpaek at the same time, neaku ina kisaidia nena tokiting' pokirare tiniun tenebo.

Ore ilairemok loo ilchambai naa keimaa ingolikinot sapukin, ee tenkiremoto oolchambai, Ore ingolikinot naidim aimai, ketii engolikinoto anaa enenchan, ukosefu wa mvua keidim atala enchan, nelo inkuliek naa keidim anoto imoyiaritin(diseases) outbreak, nemeeta olchani. Iyiolo challenge naa kelelek eikosa land aaku fertile, neaku meitubulu endaa sidai. Neaku ore ingolikinot uni sapukin naa enchan, imoyiaritin oo fertility ashu olchamba sidai naidim ilpaek atubulu, nena golikinot sapukin naidim ilairemok aimae temurua nanu natii.

ore inkibelekenyat sapukin naayautua enkitobirakinoto eunore metaa sapuk terishata, naa yiolo nabo naa ayau intokitin naisaidia ee labour yiolo taa labour naa eyasata esiai, ee eyawua imashinini naisaidia iltung'anak metaa yiolo iltung'anak loosisho nemenauru mitumia inkaik kila saa aas esiai ee ore enkay kibelekenyata sapuk naa ayau fertilizers ee intokitin naisaidia enkitubulunoto endaa, endaa metubulu asiokisioki ni mature nenyai terishata nayieuni ee yiolo nkulie tokitin kibelekenyat sapukin naayautua ashu sapuk naitasapuka enkiremore terishata naa isaidia sii iltung'anak aaku metaa kishooyo loans naisaidia farmers ee terishata nemeeta iropiyiani ashu neme nemiidim aiprovaidaki aate iropiyiani naitobirie ilchambai neeku nena intokitin sapukin ee naitasapuka naa enkiremore terishata metaa sapuk ashu metoponari.

Ore eninko tenitum empeku sidai niunishore ashu empolea sidai niunie ashu nipik olchamba lino, naa kitegemea we nkampuni nitamoo yie olopeny. Ashu ele logira aunisho atuunishore. Ore empeku sidai naa, empeku nayiolo iltung'anak kumok, ashu narrepita iltung'anak kumok ajo kesidai. Milo ake ayau empeku nimiyiolo ashu neitu aikata intumia tolchamba. Amu yiolo kelelek ijo alo ayau, miidim ai resista diseases ,ashu moyiaritin, miidim ah atubulu tinakop, neeku yiolo empeku sidai naa eh enoshi nitamoo ashu enoshi narrepitai iltung'anak kumok. Yiolo te mpolea naa, kesidai empolea oontare amu metii isoitok sapukin, metii ki soft kidim atubulu, eh ke resistant to diseases ,eh miidim si naji anotie moyiaritin empolea ontare alang' enoo nkishu. Neeku ina toki esidai, empeku sidai tenilo ashu empolea sidai tenilo aunishore.

Ore ormushele naa yiolo tenilo a ae harvest ashuaa tenilo akesu naa ingas aitengemea enkata sidai ninkesunyie . yiolo pikesu tenkata sidai ee nidung naa ormushele ,yiolo pidung ,ni try ormushele, nior duo agelu ormushele kuna tokitin kuna chafui nior. yiolo pior , ni store. yiolo pi store ,nimirr, ee yiolo ina kata ormushele indipa ae store ningoru ni make sure ajo itipika ewuei sai ewuie clean ewuei neme nemebaikinyie enkare ashu neme neme touch the ground pee pisaidia ormushele lino metoyio aitobiraki nitumoki si atimira tenkata naishiiakino. niaku nena tokitin eifaa nilo asujaa tenilo akesu ormushele . the ground for the ground nena tokitin ifaa ashuaa eshiaa nirubare.

Ore endaa sapuk naun nanu tiang naa, enamiri aa taa ajito enamiri naa iyiolo intokiting naifaa anaa inikiun too irishat tofauti tofauti naa impooshok, neya nikiun sii ilpaek, naa iyiolo pee kimir oshi iyiok ilpaek naa ekiun oshi large amount. Kiun oshi aa kumok, ketii amount nikintumia tiang naa iyioli sii tenikintumia tiang naa amu miindim naaji niun eka nabo oolpaek nilotu aitobir tiang ashu anya tiang amu keaku naa keinyala. Neaku naa ore oshi erishata sapuk oleng naa ekiun ilpaek ashu impooshok nikimir, nikimir inkumok alang nikimbok tiang. naa iyiolo oshi inkigolokinotb neya nikiimaa naa enchan keya neny esha, neya nepuonu diseases neaku neany eaku productive, neany eisho terishata naje. Neaku naa nena golikinot oshi eifaa duo nikiima naa kira ilairemok loo ilpaek o mpooshok.

Ore embarakinoto naitumiae ashu, naitayunyeki olkikwa aitayunye emashini naa faa ningas aiprepare field, ningas aitobirr ground, ashu eweji naa, ineweji naa neifaa nigira ataunye ilo kikwa, ninclear aitobirr pi metaa metii irishita ashu intokiting narwesh imashinini. NItumia emashini naji Sugarcane harvester iyiolo pii dip aitumia naa, nilo ineweji naitransportieki ashu intokiting naa piki. nintayu kuna leftovers, ashu kunamabakisho torok, iyiolo naisaidia ena mashini naa keifaster, naa keisaidia metaa meishiliwa esiai ino egira aasa neaku intokiti naijo ina eifaa igira aihaverst sugarcane.

Aaah ore eunore oo ilchambai te eeh te ashu teramatare ashu e Kenya naa keisaidia te kei boost ecomomy keisaidia metaa yiolo uchumi naa sidai uchumi e country. Nitoki sii aaku keya iltung`anak ashu ilkijanani metaa ketum isiatin ketum ilkijnani isiaitin too ilchambai too nkampunini tofaoti tofauti neisaidia sii ninche menoto.

Naa ore enkiremore oo ilchambai tolosho le Kenya naa keisaidia too ntokitin kumok. Keisaidia te economy keisaidia economy metaa sapuk ashu metoponari neisaidia sii atum, tentumoto oo irkasin loo ilkijanani ashu too iltung`anak pookin sapukin ashu toltung`ani akeyie loidim anoto esiai naa kidim anoto esiai nelaki nitumia nena ropiyiani aibung`ie sii ninye ormarei lenye. Yiolo enkae naa kisaidia sii olsho menoto en`daa metaa meetai esumash niaku keisaidia tina nkae. Ore enkae naa kisaidia sii metimiri en`daa too nkuapi e boo enaa sai enaa ore for example enaa saai ee yiolo saai eentoki naijo coffee nemiri coffee e Kenya too nkuapi e boo niaku keisaidia too ntokitin pookin. Niaku nena faidani enkiremore to losho le Kenya.

ore enkitookoto enkare endaa towuejitin netoito naa kisaidia illairemok metaa mepuo hasara ,netum endaa enye anaake ,nemitoki siniche aitegemea kulikae tunganak petum endaa enye. neku enikash iyiolo ajo itii emurua natoyio nemetum endaa .enikash ibaiki ake nintook ntokiti inonok enkare endaa ,endaa ino pookin anaa enituuno nintook enkare peyie itum sii yie aehharvester enaa venye nagira irkulikae atum enaake endaa enye netii kwapi natii nkariak .niaku kisaidia ina inoto endaa ino nituuno pemitoki alo asara.

Ore eunore oorkiek naa kisaidia. kisaidia too mbaa naijo nne nkulukuoni, nisaidia peku meetae menap enkare osinyai aishaa tenkop .nisaidia metaa keetae climate sidai. nikidim aishoo shade, oloip litonie indim sii irkieek nikisaidia metaa keetae fresh air, kisaidia metaa keetae enkijape sidai tenkop . nisaidia sii irkieek ayau enchan .neaku kenare tolosho neuni irkieek ,pisaidia irkieek metaa keetae oloip. neaku sii keetae nkijapeni sidan tenkop. yiolo sii irkieek naa kitumiyay metaa kenya ingwesin, indim ailisha nkineji inonok ashu intare inonok. niaku yiolo irkieek naa kisaidia ewueji sapuk tolosho .neaku nena taa isiatin sidain naifaa neuni irkieek. ina peuni irkieek nena tokitin isaidia.

Ore nkaitubulu nauni te murua ai naa keuni nkaitubulu naijo ilpaek , mpoosho, nkuashe ee ee cabbage, sukuma, spinach nena aitubulu euni te murua nikitii iyiok ashu natii nanu. Yiolo eninko pee eeku kidimu moyiaritin ashu pee eku midimu moyiaritin nena aitubulu naa nituuno naa idim atabaa, idim aishoo enkare. Eeh idim atipikaki iwuejitin ashu conditions sidain niaku nena tokitin ifaa nilo ai take peeyie irishie nkaitubulu inonok imoyiaritin. Pee kiaki en`daa sidai , pee kiyaki harvest sidai. Niaku nena tokitin eifaa pee ilo ai take peyie isaida nkaitubulu inonok pee elam moyiaritin pii itum en`daa sidai.

Ore lairemok naa kenyoraa ilpaek oleng te murua ai amu eeh ore irpaek naa kesioki aabulu. Yiolo irpek naa kidim aatobik aa survive aa too too toomuruan tofauti tofauti. Ore sii ilpaek naa keidim aataanyu enchan, ore ipaek naa kidim aatanya diseases ashu aa moyiaritin. Yiolo ilpaek naa kesioki sii ai harvest ashu aa kelelek tenilo aitayu ninche to olchamba aalang nkulie tokitin pookin. Ore irpaek naa keeta sii faida amu yiolo irpaek naa idim aaku igira iyie anya tiang. Yiolo nena maganda nenya nena kishu inonok. Niaku ina pee enyorr ilairemok le murua ai aikuna ilpaekashu aatuun ilpaek, keisaidia ninche aamir, keisaidia sii ninche aitotie nkishu enye, neisaidia sii ninche aanya enaa en`daa, niaku ina faida ni oo ilpaek.

Ore nkaitubulu naaning`ore enkop natoyio naa kikumok naa ore nabo naa mpoosho, yiolo enkae sukuma, irpaek, eeh nena aitubuu eeh ninche naaning`ore enkop natoyio. Eeh yiolo entoki naisho ninche metaa kening`ore enkop natoyio naa kidim aatotoni eeh enkiti kata meeta enkare nidim sii aatotoni tenkop eeh nemetii eeh natii enkolong. Nidim sii nkaitubuu nena aitubulu aatotoni metii enkare oleng. Niaku nena tokitin naisadia nena aitubulu metotoni tenkop natoyio nesaidia sii ketoni ninche, keidim ai resister diseases, kidim aatanya moyiaritin tofauti tofauti. Naiku ninche naisaidia metotoni tenkop natoyio neuni sii tenkop natoyio.

ore irpayek naa kidimi atuun naji tenkulupuoni natoyio kake midimi sii aatun irpayek tosunyai ore osunyai nemeeta naa orpayeki oibung kibung paa tenelotu enkare neya neeku indim naaji atuuno irpayek tenkop natoyio lakini kake ipik naa enkare amu kisaidia tenemeetay enchan nipik naa enkare piisaidia ina shan piisaidia ina are aibung'ie metubulu ninche aa eton naa aa kutitik ee yiolo osunyai nemisaidia amu meeta ewueji niibung neeku tenesha kila tenesha neruko enkare neya pookin nidol eshomoito wakulima eshomoito asara neeku keyieu naa teniun siininche irpayek tenkop natoyio nipik enkare tenemeetay enchan nipik enkare peetumoki naa ai savaiva tina area neeku nena tokitin ifaa nintaas irpayek teniun tenkop natoyio.

Ore nkaitubulu naata faida te murua natii, naa irpaek euni te murua nanu natii oleng. Naa yiolo pee euni irpaek naa kidim ina climate ina kop ashu ina weather ai survive ie rpaek. Niaku ina pee euni irpaek tina murua nanu natii. Yiolo faida sapuk oo ilpaek naa kemiri irpaek. Yiolo pee emiri irpaek netum iltung`anak irropiyiani ashu inchilingini naibung`ie ilmareita. Yiolo enkae faida naa kidimi sii aitumia ilpaek aitotie nkishu to lameyu. Niaku milo ainyiang`u inoshi kujit naijiang`uni iyata ilpaek linonok otii store ashu litipaka mahali lidim aitotie nkishu inonok to lameyu. Niaku ina faida sapuk oo ilpaek tenkop nanu natii. Naa ina pee isaidia pe enyor iltung`anak atuun ilpaek teina kop nanu natii, niaku nena faidani eeta.

Ore te nanu kati e kahawa o shai naa kanyorra kahawa ashu aa kaidim naaji ai prefer pee awun kahawa. Yiolo entoki naisho aun kahawa naa keeta, keeta osokoni ashu keeta ewueji namirieki, keeta demand keidimi aawaita nkuapi e boo. Yiolo enkae toki naishi mati matimira kahawa ashu matuuno kahawa naa kaidim, meyieu sii duo iltung`anak le siai kumok. Meeta esiai sapuk oleng nidim aitumia irropiyiani, ore enkae toki naa idim ninye atimiraki nkuapi e boo kahawa, ore enkae toki e ong`uan naa yiolo kahawa naa kidimi aatun terishata sapuk oleng egira ake ai survive. Niaku nena tokitin naaji naisho nanu mai prefer matuno kahawa alang shai. Ashu alang naa arashu shai naa asu ent ilo shani le shai. Niaku ninche naa naisho mai prefer matuuno kahawa alang nena tokitin pookin.

Aa iyiolo katti e kahawa oo shai naa kanyoraa naji nanu atuno nanu kahawa . Iyiolo entoki naisho matuno kahawa naa keeta osokoni sapuk omiriieki alang teni compare ashu alang shai. Iyiolo enkae toki naa mme require sii iltung`anak kumok ashu meeta expenses kumok ashu aa nkasarani kumok. Ore enkae toki naa idim atimira tiatua Kenya nidim atimira to nkuapi eboo. Iyiolo enkae toki naisho sii matimira kahawa naa keton kahawa erishata sapuk oleng eton ii survive ashu eton ishu. Niaku nena tokitin sidain te kahawa alang shai.

Eeh yiolo irpaek ashu enkabila oo irpaek naauni te murua natii naa irpaek ooji katumani maize. Yiolo kulo katumani maize naa kesaidia ashu keisidain too nkuapi naatoito, amu kesioki aabulu, nee neitayu sii en`daa aasioki. Niaku ore olopeny arashu oltung`ani otuuno eeh meku keeta e stress egira aanyu irpaek ashu erishata enchan metasha pee etumoki atuuno irpaek. Idim atuuno katumani maize ninyoraa iyie olopeny abukoki enkare ore ina are neisaidia irpaek metubulu aasioki. Nisioki sii ninye iyie ai harvest eeh nimirr to sokoni eton eeta o sokoni ashu ing`uraki ilpaek linonok osokoni. Niaku ina toki naisho nanu matuuno nanu lelo paek looji katumani maize.

Yiolo entoki naisho ilaturok metonyorai ilmatunda le kawaida aalang ilemeeta ilmatunda naa keisaidia kisho, yiolo imatunda naa kenyorr enkop naidim ai survive ie. Kenyorr climate, climate sidai. Nenyorr sii climate nemeirowua. Pee etumoki sii ninche aitayu en`aa enye e enaake. Ore ilmatunda naa kenyorr sii ning`uraki ewueji fertile ewueji neme dry. Ewueji neisho ninche eseriani pee etumoki aitayu en`daa enye. Niaku ore ilmatunda keisaidia ilairemok too nkoitoi tofauti tofauti niaku ina toki naisho ilairemok metonyorai ilmatunda le kawaida aun peyie eitayu en`daa sidai.

Yiolo laturok pee ei prefer pee eun irpaek alang enkano. Yiolo entoki naisho metonyorra ilpaek naa keeta ilpaek market aasioki. Ketaana market enye. Yiolo sii enkae toki e are naa kidim sii ilpaek ai survive aa too wuejitin tofauti tofauti etoito. Yiolo ilpaek na mihitaji ilpaek sii duo esaa sapuk nidim atotona atejo oltung`ani kagira alo e mukunta, kalo aaas isiaitin e mukunta miton too ilpaek alang teniun olmushele. Yiolo olmushele naa idim sii atuuno , keyieu olmushele ewueji netii enkare oleng. Niaku ina toki naisho ilaremok metonyaraa eeh ilpaek aalang olmushele. Amu yiolo ilpaek nemeyieu sii enkare sapuk, yiolo ilpaek naa keidim ai resist aa diseases. Yiolo moyiaritin taa eeh yiolo aalang olmushele amu nena tokitin naisho ilpaek lairemok metonyoraa ilpaek aalang olmushele.

Naa, ore ilanterera naa keyieu naa keuni too lmutaron alang te murua naisiasha. Yiolo ntokitin naisaidia ashu naisho metaa keuni ilanterera too muruan ashu too ilmutaron naa mitoki aisho enkare asioki. Yiolo sii enkae toki naa keisaidia me, metotona teine wueji bila megirai aisumpua nibung enkop netumoki anoto ee ee netumoki anoto i roots naapuo atua enkop naisho ninche metubulu. Yiolo sii enkae toki naisho ilanterera metuuni too ilmutaron naa pee eisaidia e`bukokinoto e nkare meitoki enkare akwet ee meitoki enkare aloolo duake te ovyo ovyo keaku kejing ake ine wueji neitashe. Nisaidia ilo antererai meibung`a naa enkop niaku nena tokitin naisho metuuni ilanterera too ilmutaron alang te murua naisiasha.

Ore pee euni nkaitubulu naa ee ene faida ashu ki important pee eing`uari nafasini te katikati ashu too rishat ninche. Eeeh yiolo nena nafasini naa keisaidia ninche peyie ee eeku misho eya fertilizer ashu pee eitumiya fertilizer vizuri, ashu pee eing`uaa spacing naaim iltung`anak ashu ilaasak le siai enkata nagirai ai harvest ashu nagirai aitayu tolchanba. Yiolo nafasini sii naa keisaidiayai aitoki enkata niyieu oltung`ani ni spray ashu nipik ipaipi katikati tenaaa itii muruan ee naatoito. Naa keisaidia aapik ilpaipi katikati pee eimu enkare niaku nena nafasini ashu ninche faidani naing`uari nafasini too rishat teneuni nkaitubulu ashu teniun akenta e ntokitin naaba anaa nituuno tolchamba lino.

Ore nkaitubulu nauni to lari naa mpooshok, ninche euni sanasana to lari. Keya sii neuni sii ninche irpaek to lari. Yiolo entoki naisaidai eeh naa kisaidia ee enchan yiolo enchan na keisaidia ninye naisaidia metuuni nena aitubulu amu ninye naitubulu meeku sii enkaitubului meetai enkare. Niaku ki rahisisha aisho iltung`anak esiai nalelek teniaku iloito ai palilia te nkata e mvua ashu enkata enchan. Niaku nena tokitin naisho metuuni nena aitubulu to lari. Amu keisaidia enchan ilairemok teniaku keshaita enaake. Niaku nena tokiting naisho mesadi ,metuuni nkaitubulu to lari.

Yiolo nkitaasat naapiki ilpaek tenebo olmtama enkata te murua ashu tenkop natii naa keng`asi ai palilia ground keng`asi aar ground metisidana pee etumoki aanoto ground sidai napiki ilpaek ashu olmutama. Yiolo enkae toki e are naa i make sure oltung`ani ajo iyata ee poki toki niyieu ashu poki toki niyieu pee itumoki ai break aa ground. Eeeh niolo ninyiang`u nena seeds enye sidain nigelu inaidim ataany imoyiaritin niyau ntokitin metaa ki ready pookin. Ninteru aunisho te ground yiolo pee iunisho te ground ninteru ai palilia olchamba lino vizuri nipik enkare eeh nilenoo eeh, pee pee ni fence ayakikisha ajo keeta security esidai. Pee mitoki ake , pee metum ing`uesin erishata najing`ie olchamba lino. Niaku nena tokitin easi te murua natii nanu pee epiki ilpaek ashu olmtama, ee nena tokitin nne tipat naifaa neasi na.

Yiolo ntokitin naapiki ilpaek ashu olmutama, eeh naa ing`as ai break ground nigelu seeds neme eeh as in ilmatunda lemeyieu lemeiidim imoyiaritin. Nintobir ground sidai eeh nai pitia enkare eeh tenemeetai enkare enchan ning`oru iyie openy enkare nidim ai water nena tokitin inonok to reyiet idim ayau enkare to reyiet nipik nintobir irpaek linonok peyie itumoki anoto ntokitin eeh nilotu akesu baadae. Niaku nena tokitin nintobirr olkompe lipik nena tokitin ning`oru iltung`anak loo nkaik loas paa tenimitii iyie neas ninche. Niaku nena tokitin ifaa ning`orr too ilpaek ashu tolmutama ninche ine tipat.

Yiolo ilairemok loo loo imaisurin naa keimaa ng`olikinot tofauti tofauti. Yiolo nena ng`olikinot. Naa yiolo namba nabo naa keya na iyiolo ina kop eeh meidim aishoo ndizi metaa as in kirowua ashu kiba ndizi midim ndizi ai survive aa yiolo enkae naa kelelek aa torrono enkulukuoni kelelek aa ki dry oleng nemeyieu ndizi enkop naa dry oleng ashu keyieu duo enkop naa ki warm kidogo. Yiolo enkae naa enkare, keyieu sii enkare yiolo enkae naa e ong`uan naa kelelek eponu imoyiaritin ee nemeidim ai survive aa imoyiaritin nemeeta olchani nelelek miata olchani. Ore enkae naa kelelek sii egil osiwuo yiolo osiwuo sapuk naa kegil ilmaisurin nikinyalaki biashara ino. Niaku nena ng`olikinot eimaa lairemok loo loo ilmaisurin teina kop ashu te nkop nanu natii.

Yiolo cassava o yams ajo kaa ene maana oleng ashu kaji eikoni teneuni. Ore entoki e dukuya teniun naa i prepare ashu intobirr enkop ina niunie naaduo, nilo agelu, agelu ilmatunda kulo lifaa niun. Ninteru aun yiolo pee iun ee nilotu niar inkaitubulu kuna kulie aitubulu nimifaa nebulu. Ni fertilize nipik fertilizers nilotu ai control kuna moyiaritin ashu indudui naajing. Eeeh yiolo pee ebaya ina saa netabayie inakata esaa nataa, kara ning`or tenaaa ketaa ready pee i harvest. Ore pee etaa ready ni harvest nipik ewueji neifaa nipik ewueji dry. Metaa mejing enkare. Yiolo kati e cassava o yams, naa cassava naaji nanu i prefer pee euni amu iyiolo entoki naisaidia naa keidim sii ai resister diseases. Kidim atanya moyiaritin nidim sii ai survive aa tenkata o lameyu.

Yiolo im`baa ning`or teniyieu nigelu in`daiki nintapaash to olchamba naa yiolo ene dukuya entoki e dukuya naa esarng`ab ashu osujai lina kop. Amaa osunyai lina kop kidim nintapaash aa for example teniun ele ari mpoosho niun elde cabbage kidim ai survive pookin ashu kidim ataanyu muj. Yiolo enkae toki e are naa moyiaritin, kelelek yiolo kuna poosho neyau moyiaritin eeh oo nkuashen ashu moyiaritin oo cabbage niaku meifaa nintapaash. Yiolo enkae toki naa osokoni, osokoni kamaa osokoni loo nkuashen ketumoyu amaa osokoni le cabbage ketumoyu. Niaku nena tokitin ifaa ning`orr ninche im`baa oo ntokitin nifaa ning`orr ajo kakwa, kakwa tokitin intapaash too larin ashu too, too larin ooponu teniyieu nigelu ee mpooshok ninche eifa ning`or ajo kainyio eifaa nigelu. Nena tokitin eifaa ning`or naa oltung`ani pee milo ake nilo ayaki nkulie tokitin mmoyiaritin. Naitokana o nkulie ee tokitin nituuno tolchamba.

aa ore oltungani ogelu eneba olchamba oun naa olopeny olchamba ashuaa oltngani loyiolo eneba endaa nayieu. naa yiolo entoki naisho metegelu naa ninye ake oyiolo ajo kebaa endaa nayieu neun ashwaa kebaa erishata nayieu neun ina daa .neku ina pa yiolo oltngani onisho na ninye ake oifaa negelu lobaa ajo kebaa eneun amu ninye oyiolo endaa eneba enayieu naa ninye oyiiolo profit nabaa ajo keneninye oyieu. nna paa iyiolo oltungani ounisho naa ninye ake oyiolo olchamba neku ina pishori ninye metegelu.

Ore oltung`ani ogelu eneba olchamba ouni naa tenaa keetae naaji oltasat tenkang ashu entasat naa ninye nagelu eneba olchamba ouni. Amu ninche nayau irropiyiani, ninche naapuo ainyiang`u ee nena seeds naifaa neuni. Naa ninche nayiolo sii ajo kakwa moyiaritin naidimayu niboori ashu naayau naibung kuna ee kuna aitubulu naatuunoki. Niaku ninche ake loifaa negelu ajo kebaa olchampa ouni.

Ore nkaitbulu nani naa keuni nkaitubulu ee kulingana na kulingana oo climate ashu enkijape ina kop ashu enkulukuoni neaku nejia ina peyie ee euni nkaitubulu .yiolo nkaitubulu mindim atuuno nkaitubulu nimidim ae survivor te nkop .neaku kifaa pingas agelu enkop nigelu ajo kakwa aitubulu naabulu ena sai irpaek neuni tenkop nairowua, mpooshok neuni tenkop nairowua, cabbage kindim atubulu tenkop nairowa boraa metaa keetae enkare negirae apik aitobiraki nikarari pemenya gwesin.

Aa ore nkukunik nkukunik onyamalitin naimari tolchambai naa keetae anaa oriri . yiolo oriri naa kidim atijinga nkaitubulu pookin eimu enkop .ee yiolo enikoni teni teni teneeri ashu teni teniboori naa kingoruni olchani lenye . yiolo nkulie nyamalitin naimari naa enkare ,kelo nelayuni enkare enchan ,naa kidim sii oltungani ateyietu enkare nepik imau enyenak ashau nepik inkaitubulu enyenak petumoki sinye anoto endaa etaisere.

Iyiolo eninko tinimbelekeny inkaitubulu tolchamba, naa idol enkaitubului ajo kainyoo apa ibayie ituuno teilo shamba, kelelekapa nituuno telde ari niun impoooshok, ore tele ari niun ee cabbage ashu sukuma. Iyiolo ina naa keisaidia olchamba, menoto enkulukwoni faida aitoki. Iyiolo ina naa keiasaidia oleng amu keaku iyiolo olchamba naa keifertile neaku ketum olchamba as in. Iyiolo olchamba naa keaku kepir, keotopir endaa neaku inena faidani naibelekenyieki endaa ashu inkaitubulu too ilchambai.

Ee iyolo lairemok naa kenyoraa aun irpaek le kawaida alang hybrid ee kulingana we enkop natii nairemok ee amu iyiolo aa iyolo kulo paek le kawaida na kesieki ninche abulu nemeyieu maintenance sapuk ,meyieu enkare sapuk ee neyieu sii keyiu irpaek pookin osunyai onana osunyai lemesieki sii aitoyu neaku ore peenyora lairemok peenyor ilairemok irpaek le kawaida nakesieki ninche abulu ee meitaji sii maintenance sapuk meitaji sii labour sapuk oleng neaku nona tokitin nai saidia iltunganak na keyieu irpaeka le kawaida alang kulo hybrid

Aah ore ilmatunda loota ntona ashu loota ntona adoru naa keyieu iwuejitin ashu isehemuni natii nkariak sapukin ashu ilkejek. Keisaidia metaa iyiolo nena tona enye neim enkop teleleki nepuo aitayu ashu nepuo aabulu tiai wueji ashu nepuo aabulu ashu netum aima enkop teleleki peyie etumoki aa aashomi aitayu ilng`anayio lenye. Niaku ina peyie ore lairemok ashu pee ilairemok nenyor eeh neun ilmatunda too wuejitin netii nkariak sapukini ashu ilkenyek sapukin.

Aaah ore empaash naata ilmatunda lemeeta empeku too lelo loota naa, yiolo ilmatunda loota empeku naa kitobiru ashu kishoru mavuno sidain. Kidim yiolo kulo tung`anak loiremisho ashu ilairemok naa ketum faida eeh netum aatimirr teleleki amu keyieu iltung`anak kumok netum iltung`anak order ai ashu il customer ni lianaake. Mitoki oltung`ani alo ai struggle aing`oru market keeku keipotunyieki ake ilng`anayio lenyenak amu keeta naa ilng`anayio lenyenak faida neeta sii value.

Ore enkaitubului nanyai tiang oinena naa naamiri, naa ore nkaitubulu iang naa kelelek euni ake teine wueji te locally te te around ake ang niun ake tolchamba ake kiti lino enkiti garden ake ino. Yiolo nena naamiri naa keyieu olchamba sapuk amu in biashara naa. Nincho time aitobiraki nena naamiri. Niaku ing`uraki ninche olchmpa sapuk ning`uraki enkare sapuk, ning`uraki ee enaa fertilizer sapukin ashu fertilizer naisaidia pee etumoki aanonoto value naa naamirieki, eeh netum value siiyie nitum irropiyiani kumok tenkaraki naa ki value yiolo ntokitin naa nne bei sapuk ashu ki value naa ntokiin nimirita.

ore pee eshilaa ilaturok ashu ilairemok aun imariko tenkata nashal enkop ,naa kisaidia lelo mariko mibung'a enkop, nisadia imatunda mibung'a enkop nisaidia imatunda pee mitoki enkare anap ovyo ovyo, nisaidia sii metaa ore tangata enchan naa inaka etumoki intokitin aibung'a enkop neku ore siininye ilomariko netumoki aibung'a enkop vizuri, neeku ina pee etumoki iltung'anak aatun ormariko tenkata nashal enkop.

Ore pee eshilaa ilairemok aun isoroko tenebo olpaek. Naa yiolo embae nabo naa keisaidia eeh te fertilization keisaidia sii eeh aaku fertilized neibung`are osunyai ashu nibung`are enkulukuoni nisaidia sii aibok enkare, neisaidia pee mepik ing`uesin atua. Niaku yiolo irpaek naa keisaidia sii ninye isoroko metaa oloip lenye. Niaku melo enkare ovyo ovyo nibung enkop aibung`aki enkulukuoni. Niaku ina peyie aa keetae faida naunieki soroko tenebo o irpaek.

ore empolea naa kisaidia ilaturok amu keyau faida amu kisho keyau faida atua osunyai ashu atua enkulukuoni nisaidia metaa te teniun irmatunda ashu teniun nkaitubulu ee kebulu eeta value.ee nesioki abulu nesioki atum endaa nisioki si nye yie olaturoni aeharvest ashu isioki aitayu endaa ino te mukunda nisoki aifaidika nisioki aitasiooyo osokoni itumoki anoto mpisai ashu nchilingini naa nintoki apikie enkae daa enkop.

Ore kahawa nikiunito iyiok, temurua nikitii naa Rubuster, naa iyiolo ina kahawa naa kebulu sii naa keata ilmatunda sidain. Ee keidim aisurvivor tena climate nikitii iyiok. Neaku ina pee iyiolo ilmatunda lenyena naa keisidain. Iyiolo anaa enikigira aiendelea iyiok, naa keisidain ilmatunda lenyenak nikigira aatum aitobiraki, metii sii aikata nayaita iyiok asara, naa keidim atotona sii itu kipik enkare ashu enkiti ake period meata enkare. Neaku ina pee kingira iyiok aun rubuster,

Iyiolo enkabila e kahawa nikingira iyiok aun te murua ang naa rubusters, naa iyiolo rubusters neata high caffein naa keidim sii aisurvivor te climate nikitii. Neeta sii faida keitasieku faida. Ee iyiolo rubusters naa keisaidia sii iyiok amu ekindim nai aatimir, niki miraki factories nepuo ninche amir too inkwapi eboo naa ninche naishoru faida ashu inchiling'ini aitasieku.

Ore indaiki naunu te murua ai oleng' naa impooshok olpaek , naa ore sii inena pooshok, naa iyiolo inkibiribirat nikintobiraki peee esioki aaku ashu pee eyau ilmatunda sidain naa ekimpalilia nikipik ake fertilizer, nikipik enkare inana tokiti kias pee etumoki ayau ilmatunda sidain naa ashu pee etumoki aatoisho pee eyau ilmatunda sidain.

aa ore irbulabul leonyoto oong'uesi ashu ingosi toonkishu naa idol enkiteng ajo meekire eshipa iterua enkiteng aibelekeny orpapita ee meekire ake etiu enkiteng enaa ashu meekire itadou kule aitadoiki olashe lenye kesieku teipa ang neirrag meshipa miguran, ee idol enkiteng ajo meekire aa enapa kiteng nitamoo ena neeku yiolo enkiteng keeta ake mabadiliko tosesen lenye niteru asasu niteru aaku medaa enaa enayieuni neeku lolo bulabul ifaa ning'orr tenkiteng.

yiolo irbulabul leonyoto oongusi ttonkishu naa idol enkiteng ajo meekire eshipa iterua enkiteng aibelekeny orpapita etaa keeta orpapita meekire eshipa enkiteng meekire edaa enaa venye apa nadaa meekire itadou kule enaa venye apa enitadou nidol enkiteng ajo iterua atum mafikra meekire nye enelotu teipa nelo airrag peke yake mekire eyieu enchula oongulie nidol enkiteng kila maali iterua asasu neeku lolo irbulabul.

yiolo ntokitin ninko irmasherr piipang tenkiteng nepuo aae naa indim aitukuo inkishu inonok toldiip opi piimitoki irmasherr aajing ee nimincho inkishu inonok eeku keshulare inchoo amu keyau nchoo ing'uesin neyau nchoo ee neyau nchoo irmasherr neeku yiolo inkishu inonok imek sure ajo intuku inkishu inonok e matejo too kila jumamosi too wikii are ashu tewiki nabo nintuku peepuo irmasherr pii nepuo aaye, ina ntokitin niyas pee ipang irmasherr toonkishu inonok.

ore imoyiaritin natii atua irpayek te kimaasay naa keji enkidanaa ormeek isiparr ee yiolo ena naa kidim aiboo indim aibooi ena, ena ugonjwa ashu ena ee ena moyian ee indim aitumiyia ee olchani keeta olchani laa indim ake atipika neishunye ee yiolo likay shani ashu enkay oitoi nindim aiboorie naa indim atudung'o inkulie aitubulu pookin naabulu tiatua irpayek neeku nejia inko teninkontrol ashu tenimbooyo nena moyiaritin.

Ore imoyiaritin natii atwa ilpaek nidim aibooi, ashu naidim ilpaek ayau naa enkdana oolmaek sipar, iyiolo ena moyian naa idim aibooi sii ena moyian, ashu idim aitasheyie tinintumia olchani. Keeta alchani naa enipik, nipik olchamba lino nelo ina moyian pi, ashu idim ake aing'oru atudungo inkulie aitubulu pookin naagira ashepu ilpaek pee meitoki ilpaek aiwosa.

Iyiolo entoyio oo inkitunguuni naa indim aibooi, ee Iyiolo entoki edukuya naa indim atipika inkitunguuni olchani, pee ear inena ngwesi naa agira aitoi. Iyiolo entoki eare, idim atipika sii inkitunguuni, aiprovaidaki enkare, ning'uraki enkare pii eton aa kutiti pee meitoki naa aatoyu. Iyiolo enkai toki nidim aitaasa inkutunguuni naa idim naaji aitumia shade, nipik inkitunguuni oloip ashu inguraki naa eweji safe pee meitoki naa aatoyu. Neaku nena tokiti naa eifaa pee nias pee meitoki naa inkitunguuni inonok aatoyu.

Ore embatisho naata irkeek o inkaitubulu tenkata enchan, naa kelelek esha enchan sapuk, negil anaa eoroo inene aitubulu pookin, Ee iyiolo tenkata enchan sii aitoki, naa kelelek eiflood naa teinakata olchamba. Iyiolo peyie eiflood olchamba, nelelek eya asara, ayaki oladuo airemoni, oiremo olchamba, neaku iyiolo enkata enchan sapuk, kefaa ake peyie eaku ilairemok careful peyie etumoki aitobira drainage ashu inkoitoi naa paashie enkare ilchambai lenye.

Ore pee enare peyie eboori inkukuni toonkoitoi oo lashumba, naa ore inkukuni naa ijo aibooyo tenkoitoi ekitamaduni ashu tenkoitoi aiapa ashu enesamani ashu inapa oitoi naata kitambo naa kelelek eitoki ayau kulie kukuni tofauti neme naduo nigira aibooyo. neaku ore inkukuni keifaa pee eiboori tenkoitoi oo lashumba. Aaa neitumiai elkeek, aa neitumia inkulie oitoi ake, amu ninche isidain tenepuoi, aapuo aiboorie inkukuni oshi oolchambai. Neaku iyiolo inena oitoi naa ninche sidain alang inapa esamani.

Ore inkeeyatin naainyal impuka tolchamba naa kear impuka. Iyiolo inena keeyatin naa kelelek naa keitoi impuka, Kelelek aa keaku impuka keiyellow, iyiolo ina naa keidimi aiboi tenepiki impuka, metijinga eweji sidai ashu enetumie enkolong vizuri. Iyiolo impuka naa keifaa sii peyie eishori enkare aitobiraki, pee metum ake neaku flood ashu neiflooda ine weji netii, nimaniki einyae endaa duo nituuno aa impuka.

ore nkeeyaitin nainyial impuka naa kelelek sai itum anaa kuna keyaitin nayau ngwesin anaa pest naa kinyial impuka. yiolo enkae kelelek si a ore impuka metumito enkolong aitobiraki tetoyu ashu metumito enkare aitobiraki netoyu. yiolo sii mpuka nelelek aa ore ewuei sai nitipika kelelek etii ireyieta oruko oleng, ney enkare yiolo ina nkae naa kidimi awaita anaa emoyian amu kewor naa enkare neya pookin niaku naa miata adake entoki nikesu ira yie oladuoo otuunishe. naa iyiolo enikoni teniboori kuna tokitin naa indim si nai ninguraki impuka inonok enkolong niyaki enkoro enkare sidai ninguraki reyieta aitapaash pemitoki enkare aoroo.

Ore katin o enkibooroto oong'uesin, endaa oolashumba, oenapa kibooroto endaa musan naa kaiprefer anyoraa ashu karep, naaji inapa moyiaritin inapa kiboorot oolashumba. iyiolo inena kiboorot oolashumba naa karep amu keisaidia amu keiting'ie ninche emoyian oompuka ashu endaa kata nabo ake. Meitoki ayieu enkai kata nintoki ajo taisere kapik idiolong' kapik, enkolong' ake nabo ipik ninche neishunye. Iyiolo inkuliek kunamusan kelelek ijo apik olchamba neyau enkai moyian. Naa ina peyie ajoito nanu, kuna oolashumpa kipoorot nibooroyie ing'uesin oolashumba sidain alang' inapa.

Ore enaiko tenaibooyo ing'uesin tolchamba lai, amu keetai eng'uesin iluat kumok, keetai ing'uesin inoshi naajing' endaa neatai inoshi naanya endaa . Enaa ing'uesin kuna kukunik sapukin naaimu oltaa nepuonu aanya naa kelelek apik alchani ashu kapik olachani pee booyo. Iyiolo eniare naa kaifence naaji olchamba lai nan'uraki oltungani orip, ashu apik electric fence metaa naa keosh ing'uesin ositima. Neaku inena tokitin naji aya pee adol tenaa kaibooyo ing'uesin tolchamba.

Ore enaiko nanu pee aibooyo ing'uesin tolchamba lai naa kapik, kaifence naaji olchamba, tenaa imoyiaritin aijo oldi napik olchani, nalo town naing; oru olchani nalotu aispread, napik ing'ujit napik intokiting' pookin, impika pookin. Iyiolo tenapik aikunaki neija, natumoki naa inakata aibooi ing'uesin pookin. Neaku inena naa intokitin naidim aitakeka peyie aibooyo ing'uesin tolchamba.

Ore eneikunari kuna ng'wesi pee epuo, peipang' te nkiteng' nabo nepuoi aae, naa indim naaji aitukuo, ashu atipika olchani inkishu inono, ashu endaa ino. Iyiolo pee ipik netum nena ng'uesi naati osesen ashu natii atua endaa, nelo pee eipang' pelo netum, near metuata. Iyiolo pee elo enkiteng' ashu pee eipang' naa endaa anaa pee ilo aitayu endaa ino, neipang nena ng'uesin teine wueji, nee nemeitoki naa atii ena daa arashu kuna kisho inono. Neaku mintoki adol.

Iyiolo enikinko anaa ilaturok ashu anaa ilairemok, pee kidol ilbulabul loo ilnyanya ashu ilmariko enaa eniunie, naa ing'as oltung'ani aitobir naa ground ino nipik ina daa ino, iyiolo pee ipik nirem niclear. nitumoki naa atipika endaa enkop, nipik enkare iyiolo pee ipik enkare ninteru naa inakata adol, ilbulabul ajo ketii enchani nayieu neosh enkop ashu aipang'u tenkop teneibung'a naa enkop neidip anoto roots tiatua enkop. Neaku ninye naa naipang'u nelotu aaku, ilonyanya ashu ilo mariko sapukin,

Ore eninko enaa olairemoni pee intoboa e moyian nagira ayau enyamali tolchamba naa idim naaji oltung`ani nilo aing`oru ildakitarini ooyiolo ena moyian. Yiolo pee ing`oru ildakitarini ooyiolo ena moyian nikiponu aisaidia aapik olchani loidim atara ena moyian ashu aishu tolchamba metaa metii. Ashu naaji ilo oltung`ani nilo aing`oru ilang`eni ooyiolo kuhusu kuna moyiaritin. Yiolo ake pee ipik olchani netumoki naa ena moyian aishunye mara moja tolchamba.

Ore eniko nkaitubulu pee etoboa moyiaritin oo nkulie oo nkulie entim ashu nkukunik entim naa kidim ai adapter ninche ee ina moyian ashu imoyiaritin naayau ng`uesin entim. Yiolo kuna aitubulu nelelek ei zoea apa ninche, ashu elelek aa ore ninche climate natii tenebo o ng`uesin ni zoea ni zoea sii ninche ng`uesin. Niaku neijia iko ninche nkaitubulu pee izoea ashu itoboa emoyian oo nkukunik e ntim.

Ore eniko nkaitubulu pee eibooyo ashu pe itoboa moyiaritin oo nkukunik entim naa ore nena aitubulu netii ninche tenebo climate nabo tenebo o nena kukunik entim. Niaku keidim naaji ataa adaptive ashu keidim aizoea nena moyiariti naayau nena kukunik entim .Yiolo nena pee idim aizoea niaku keidim naa aibooi nena moyiaritin, niaku keidim naake aatotoni eeta nena ropiyiani kake keisho. Niaku ina pee idim ninche aibooi nena moyiaritin entim.

Ore eniko ng`uesin pee itoboa emoyian oo nkukunik entim, naa ore ng`uesin neidipa ninche nemanya ewueji nebo o nena kukunik entim. Niaku yiolo tenakata tenewony enkukuu eng`ues entim nelotu awony, nelotu awony ina nkae ng`ues arashu elotu awony ina kukuu naa kidim inakata aitoboa amu ee etotona te sorrounding nabo ashu tenkop nabo oleng. Niaku ina pee eidim aibooi nena moyiaritin teina rishata pookin.

Ore inyamaritin o moyiaritin naimaa ng`uesin ashu naimaa ng`uesin naa kelelek naaji etum olkirobi tenkaraki ee enkijape. Yiolo ilo kirobi naa ilchanitok ake iguraki ashua aa naaji iidim atodua e ng`ues ashu enkunkuu namuoi, either nanoto olbae ee eumisa nkulie. Naa idim naaji aiboi nena tokitin ashu idim naaji aisaidia apik olchani niaku nejia naaji inko tenibooyo nena moyiaritin naibung`ita nena ng`uesin.

Ore eninko piramat inkishu nonok petoni teseriani, na idim aing'uraki inkishu nonok ilchambai lotii nkariak. Idim aing'uraki nkujit, aistokaki ninche nipikaki nkujit maali, nidim si ataremo irkeek pibooyo seseni lenye imoyiaritin, nenyorraa seseni moyiaritin. Eh nidim naa atotoni metaa kidim si aistasteina eton ishu. Yiolo enkae toki nintuku nkishu nonok ning'oru oldiip, oldiip sidai lintukuyie nkishu nonok petumoki aiboi imoyiaritin tosesen lenye.

Ore eninko tenibak enchuka natii atua ilpaek naa idim naaji ai study ashu isum ina moyian. Yiolo pee isum ina moyian ashu ina shuka naa natii atua ilpaek, nilo nilo chemist ashu ilo naaji pharmacy ninkilikuanu ilo, ninkilikuanu ilo shani le nchuka natii atua ilpaek. Niyau oldakitari nelotu aadol, ni observe ashu nedol naa ajo kainyio shida. Yiolo pee edol ina shuka natii atua irpaek nikitum, nikitumoki naa ninye aishoo olchani naaji loyiolo ninye ajo ninye naar naa ina shuka. Niaku neijia inko teni control.

Ore enaiko tenemuoyu enkiteng ai ashu emuoyu enkae ake, naa kaidim naaji atuudo tenayiolo ajo kaa moyian eeta. Naidim sii naaji aipotoki oldakitari nelotu aldakitari ayiolou ajo kaji neya ena kiteng, ashu kaji aiko tena tenarem ena kiteng ashu kaji aiko tenabak ena kiteng ashu kaa moyian eeta ena kiteng. Niaku yiolo tenemuoi naaji enkiteng nimikwetiki ake arem, ing`as aing`oru oldakitari loing`uraa. Teniata olchani teniyiolo naaji siiyie ajo kaa moyian eeta naa kata itumoki naaji atabaa enkiteng ino ashu irem naa olchani liyata iyie.

Ore enkibelekenyata oloing`ang`e eniko pee, eniko pee eitanyamal ilkiek looreu emoyian oo nkukuni naa namba nabo kelelek eibelekenya oloing`ang`e nirowuaju ashu eiropiju. Niaku itum enaa mear ikiek niaku yiolo ilkiek mme pii meas ilkiek esiai . Ore eniare elelek iropiju sii oloing`ang`e niaku meer irkiek mening irkiek pii tenijo abak ashu tenijo aiko nkukuni mening irkiek. Niaku ore enkibelekenyata oloing`ang`e kiko kitanyamal irkiek looreu emoyian oo nkukuni.

Naa ore ilkiek eeh ilkiek loo nkukunik looyau emoyian too nkaitubulu naa ee kidim oltung`ani naaji ashomo nelo aikilikuan iltung`anak oota eng`uton e ng`eno kuhusu nkukuni ashu kuhusu ena moyian nayau kuna kukunik. Nidim oltung`ani ashomo naaji nelo aikilikuanu ashu nelo ildakitarini looyiolo about nena moyiaritin. Yiolo pee eikilikuanu neyiolou naa eniko teni avoid ashu tenelo naa aisulie ina moyian nayau nena kukunik.

Ore eninko tenibooyo emoyian tolchamba naa idim naaji aing`oru olchani ashua aa ilo alo nilo pharmacy enoshi namirieki ilkiek. Ning`oru olchani ashu nkilikuanu olchani Loar imoyiaritin pookin oo nkuashen. Nilotu, nilotu aisipiread nilotu ai spray olchani pookin apik nkuashen. Yiolo ake pee ipik nkuashen etubulutua ashu idipa naa aitayu mazao enye. Nipik ake near naa nena moyiaritin pookin o nkuashen niaku neijia inko tenibooyo emoyian oo nkuashen tolchamba.

Ore moyiaritin kumok oo nkuashen, yiolo nabo naa kidim nkuashen aiwosata etii olchamba. Eeh yiolo ena naa idim aisuia ashu idim naaji aing`oru orkirrati lobak nena kuashen. Yiolo eneikoni tenebaki nkuashen naa idim naaji atuturu nimintushul nkuashen naiwosate o fresh ee peyie mi ambukiza kulie ina moyian naata. Yiolo sii enkae ilo naaji ninkilikuanu te pharmacy ninkilikuani irkiek, ninkilikuanu ilkiek pookin mpukunot pookin naayieuni nilotu naa apake nkuashen inonok pee pee mitoki moyiaritin aibung.

Ore moyiaritin kumok oo nguashen tolchamba naa kidim nkuashen aiwosota, eeh yiolo enkae kidim sii nkuashen aatanya eisho. Yiolo teneeny nkuashen eisho ashu teniwosa tolchamba, yiolo enkiwosata oo nkuashen naa idim sii ai control aa. Nidim aiboi naa ore enkiboroto enye naa idim aing`oru olchani ashu idim aitayu nena kuashen naiwosate nintayu tolchamba pee intung`uaa naduo nitu wosa. Yiolo enkae ore sii nkuashen nemeisho neing`urakini olchani ashu eudi olchani ashu ing`oru quality oo nkuashen ee ashu seeds enye nidim atuno peepuku pee itum awoto esidai.

Ore enkinyiang`unoto ashu entumoto e mpolea tenkop nanu natii, nemegol sii amu ee ekira iltung`anak oi fuga mifugo niaku ekira iltung`anak laa kitayu nkishu empolea anaake neitayu ntare empolea anaake. Niaku yiolo empolea ketumoyu empolea ketumoyu te bei sidai. Niaku nena tokitin naisho metaa ketum iltung`anak too ilchamabai lenye empolea aasioki. Niaku ore empolea entumoto naa kelelek too nkuapi tenkop nanu natii.

Ore lairemok eeh lemurua natii eniko teneipimie empolea pee eishiakinore nkaitubulu naa kitegeamea o lchamba lino ajo kebaa naa kebaa sii empolea nayieu. Yiolo olchamba sapuk neyieu empolea sapuk. Yiolo olchamba kiti neyieu sii enkiti naake nashiakinore pee milo naake olchamba sapuk nilo apik embolea kiti. Niaku eitu etum nkaitubulu inonok empolea ashu ore olchamba kiti nilo apik empolea sapuk nipej en`daa ino. Niaku naa keifaa ake neishiakinore nipik enabaa anaa olchamba lino, nipik empolea nabaa anaa enaishiakinore.

Aaah ore lairemok loo nyanya naa keimaa ing`olikinot tofauti tofauti. Yiolo ene dukuya naa kelelek yiolo irnyanya nenya ing`uesin ee tenimikarra aitobiraki nenya ashu eimu eeta wuejitin ake neimu neponu aanya ilnyanya ninyial. Ninyialaki oladuo airemoni biashara enye oo ilnyanya. Ore sii ilnyanya kidim aiwosota, kidim enkukuu atoonya nabo niwosa neshurtaki likae. Neshurtaki olnyanyai obo irkulikae enkeeya niaku ore ilnyanya keifaa ore ake pee euni, nitalami lami nepiki ng`umot enye ashu ilmutaron lenye tofauti tofauti. pee metumoki atushurtakinoto moyiaritin tofauti tofauti.

Ore enkulukuoni eniko teneret nkaitubulu naa keisaidia ninche aibung`ie netum intona. Yiolo pee etum ntona netumoki naa aanoto foundation sidai nabulunyie megirai aisumbua niaku strong neibung enkop. Niaku yiolo enkulukuoni naa keisaidia sii naa keisaidia sii aitubulu neibung`aki enkare eeh amu ninye ebukokini enkare neisho ninye ee nibung`aki enkare ai hold niaku ina pee eisaidia te nkulukuoni nkaitubulu. Yiolo nkaitubulu naa keisaidia sii enkulukuoni naa keisaidia sii ninche enkata napuoi pookin, enkata napuoi ai harvest naa kisaidia sii ninche.

Ore embolea nanyori pee eitumiyai oleng naa ninye etii empeku sidai, ninye naitubulu ntokitin aitobiraki, ninye nemeeta magonjwa ashu nemeeta moyiaritin ayaki nkaitubulu moyiaritin. Niaku ina pee ayiolo empolea nanyori ninye eitumiai aalang enkae , en`da polea ng`iro amu keisaidia empolea nanyori nkaitubulu nebulu aasioki neisho enkop metaa fertile ina kop nabulunyie nena aitubulu. Niaku.

ore eninko enkulukuoni peeku ee ki fertile toonkolong'i pookin enkiremore ashu tenilo inkolong'i pookin nilo airemisho naa ibaiki ake embolea nipik ina kulukuoni nintushul enaduo wueji nilo aunie ir matunda linonok ashu nilo aunie inkaitubulu inonok ee ninko e mbolea metaa aa agelu e mbolea ina poleya nanyori amu ninye naisaidia nipik fertilizers nintushul pookin yiolo ake piintushul neeku enkulupuoni ino nepiru neeku ee kitopirr inkaitubulu inaduo nituuno tolchamba lino.

Aa ore enduata ai tempoleya e kemikali naa kisaidia ee kulo tung'anak lounisho eekisaidia inkaitubulu enye metubulu nisaidia menotito afya sidai yiolo peetum afya sidai netum irmatunda neeku kisaidia iltung'anak menoto irmatunda ashu ee eishoi oonkaitubulu enye tesapuko neeku kisaidia empuliya e kemikali ee iltung'anak menoto irmatunda kumok.

Ore entoki najo tenelauni empolea toolchambai, naa keyau matatizo tembulunoto oo inkaitubulu tolchamba, amu ore implea naa keisaidia apik inguvu inkaitubulu, nebulu aitobiraki. Neaku ore tenelauni impolea, neaku challenge ashu keyau shida tembulunoto oo inkaitubulu. Neaku iyiolo empolea keifaa ake pee piki inkaitubulu peyie iyiolo enterit neitoki atum value alang enapa natiu.

ore ebaare natetema anyorarie irpaek naa aun irpaek tengata nemetii enchan, ore pee iun irpaek tangata nemetii enchan nemepuo aaku amu meeku naa inakata ketuoyu ,nemetum enkare, nemetum embolea, nepuo naa inakata irpaek apuo aatoyu, neeku ore ina baare nimisho irpaek meshomoto aaku, ashu neme oltung'ani atum enaa duo enayieu.

Ore enkurokinoto oonkaik, apik inkaitubulu apik enkuroto ekemikali naa keitafauti, kareo enkurokinoto oonkaik alang' enekemikali. Iyiolo pee ajoito neija naa keisaidia enkurokinoto oonkaik amu ketumoki oladuo airemoni atisipi ee inkaitubulu enyenak atipika ashu akuroki naa ina terit ashu akuroki ina fertilizer napiki ashu akuroki ina mpolea naa ketumoki atipika atisipi alang' enkurokinoto ekemilkali,. Neaku karep nanu enkurokinoto oonkaik.

Etii enkata ashu, ketii enkolong naitumia ilkeek torok temukunta. Naa ore ake pee intumia ilkeek torok temukunta, nidol inkaitubulu inonok ajo etapejote, etumugutate meekure ebulu meekure eeta mazao meekure epoito aishonanaa kuling'ana ashua dalili apa ajo kepuonu aaku. Neaku iyiolo ake teniun inkaitubulu nee. Neaku ore ilkeek torok, naa keinyal olchamba lino ashu kinyelaki biotisho oo inkaitubulu inonok.

Ore eneiko ilairemok teneyieu neyiolou ajo keyieu olchamba impoleya, naa keng'as aadol mazao enye ashu keng'as adol inkaitubulu enye, ajo kaji egira aikunu embulunoto ashu enkitayunoto endaa, iyiolo ake paa keikumok ashu kegira enkitayunoto endaa adoyio, neyiolou olopeny olchamba ajo, ashu olopeny inkaitubulu ajo ataa kegira olchamba ayieu mpolea. Amu empolea oshi nai boost einkaitubulu meitayu mazao kumok

Ore inkabilaritin naitobir ashu enkiremore naitobir enkulukuoni metopiro naa teneibelekeny oltung'ani ashu olairemoni aibelibelaki inkaitubulu olchamba. Meifaa piul inkaitubulu naanyaanyuk olari misima ashu season nabo pookin, keifaa paa iyiolo teniun inkuliek telde apa ilpaek niun ajonaa sii nanu sukuma teldelikai apa. NInkunaaa neija pee eitopir enkulukuoni. Neaku imbelibelekeny pee piru enkulukuoni tolchamba.

Ore ireteni oopiki aorie inkulukuok, anaa enkabila osinyai, naa indim oltung'ani atodua ajo, kaaa kulukuoni akwa kulukuok sidaintenkiremore. Ore osinyai naa iyiolou osinyai onkulukuok, anaa inkulukuok naarook naisaidia tenkiremore, neeku keidim oltung'ani atayiolo ajo kosinyai ashu kenkulukuok kunda sidain. Kakua igelu iyie oltung'ani tenikinchori osinyai o inkulukuok? naa kunda kulukuok amu ore osinyai naa keya enkare.

Ore entoki naisho empolea metaa sidai alang kemikali, iyiolo entoki edukuya naa ketumoyu empolea enaake. Metiu anaa kemikali, amu ore teniyieu empolea naa tiniata oltungani inkishu naa idim ake aitayu direct too inkishu nonok, nipik olchamba. Meata iropiyiani nintumia tenilo ayau empolea. Alang' sii kemikali naa lazima piata impisai pee ilo ainyang'u, nilotu apik olchamba. Iyiolo aitoki, mepej empolea inkaitubulu alang' kemikali, amu iyiolo kemikali naa kepej. Iyiolo enkai toki sii naa iyiolo empolea naa ketumoyu on a daily basis indim anoto sii anaake. Neaku nena tokiti naaisho empolea metaa keisidai alang' kemikali.

Ore entoki naing'urari pee iyiolou ajo kebaa mpolea napiki ilpaek tolchamba , naa keitegemea olairemoni ajo kebaa inkaitub ulu natuuno era ilpaek, kebaa olchamba , kebaa empolea nayieu ninye makeon, kebaa empolea nayieu ilelo paek peyie melo ake nepik excess ashu nepik oleng' aipitisha kiwango nayieu ilpaek. Neaku keifaa peeing'or ake ajo kebaa irpaek pee eitirikino ake okiwango empolea nayieu.

Ore eninkunaki impolea olchala we enoolkeek pee ilepunye empiron enterit naa keaku. imbelekenyaki olchala wo ilkeek aun apik toorishat tofauti tofauti , pee meitoki enterit ai lose value aaku meponaa inkaitubulu eishoi enye neaki keifaa pee intorioo aibelibekenyaki, too musimuni enchan, nimbele nimbelekenyaki nipik empolea nipik aitoki ilkeek pee isaidia embulunoto oo inkaitubulu.

Ore eninko enkibelekenyata ormimea naa peeret neitobikoo empiron enterit, neitadoyio esiai naitumiae impolea orkeek, naa ibaiki ake empolea ashu intokiting pooki naabulu tolchamba ashu nena kikesat ninkesu tolchamba nidung'udung' ashu decompose ashu ituroo, yiolo pee ituroo nintoki aturu, ee ning'ua teshumata enterit egira aatoyu. Iyiolo pee toyu, neidecompose ashu teneshula ninche weinaterit neaku empolea sidai nailepunye olchamba value.

Ore inkoitoi naapikieki empolea olchamba naa indim naaji aitumia etoki naijo kulubaro nipik ipik inkuti wejitin nitumoki nidapashaki olchamba. Nidim naaji aitumia inkaik aturoki, akurtoki kila mahali kila corner olchamba nindapashaki nintobiraki intae ashu intumia enkijiko nindim sii naaji atubuku ake direct, nintumia ilkuniani nibukoki aitobiraki nimake sure ajo meeta eweji natipikaki excess, meetae eweji natii oleng' nintobiraki olchamba mpolea apik pee tumoki atijinga neshulare inkulukuok aitobiraki.